nyolu ayyum tuuguk chegoboishen kouu maraa kelieek ab ingweek yon kosegenii ak obuuch kora busyeek chemara kabaa ngweny iih kon okwonye, sigobiit komaimuut kaliangink anan komuut somunyiik, tuguuk chemogororon en koot nemenye kimuguul meet, koyoche kegeer kabisa kele kogiisto tuguuk tugul chegogiboishen kouu mwaita ab ingweek koraa koyoche kengoob sigoi komalol samuunyik anan konaam kaliangiing sigobiit kotilegitun tuguuk chegeboishen anan kochekyome koba borweek kyook, koniteet anyun konyolunoot en kapchii agetuugul anan ko olegichobeen omitwogiik oot kouu otelishek chemiten en taonishek cheterter, koyoche kegeer kelee kogiisto ngetunoiik alak tuguul cheboo tuguuk chekyome anan ko omitwogiik chegogichobe sigobiit komokwergee oloteet, ak maaraan beek chegogiuneen tuguuk koraa koyoche ketumnda yoon kogetwoeen, moyoche kobuur en soburyeet amun kor koyoe kora noton kololochi kalyangiik yeimuuch koreek myondo en chito negooor koyoee komyaan.

Yoche otumchi beek sikonurio ak ataban ak owe olekomoche owo sikor anyun kaitu kokokonurio kogor koroisi kounet amun kotole oun komaran mi cheuot chekokikwongen chekanam morik chekor kouen kiuun en sainoton cheoche konurio korong, kotuguk cheuchutet ii koyoche ayum ii ak acheng elotobonen elemotwoitwoe kii ak orongji beek sikobit komoiloloji kaliangik kokor kaitu anyun anamen chotet yon kakowek lain anan yon koroyobu yekomoche owo, umuch komaran komoche owo tuiyet nebo barnotik anan komaran komi tuyetsb kanisa, kokor osoru notet korong inyanamen tuguchotet achurukte ak oker ole kotililekitu sikobit koisto kee oribut neimuche koree tuguk chekokokichoben yon kakaken komokiun tuguk.

Yoche kondointet kolee korotinwek chetomo kotechak ko maimuch koit oreet korong sikomuch komongunen biik yotet, noton netai kabisaa netoreti biik yoon maran komoche koba sukulishek anan maran komii nekomoche kimut sipitali, komakai komong chito ko makararan chito, oo ngechob oreet kobun yoton anan ko komosto netomo kotechak konome koyoe biik mung'aroshek, mung'aroshekakog cheuu chebo pikipikishek anan chekor konome kora biik koibe tukukwak kobaa indonyo koboishen karishek yoon ibakokararanit oreet olebune, koyoe noton kotechak eletomo kotechak yoon kokichob oreet neite yotet amun kor kochomnjin chitul nemoche koronotet amun imuch koronotet korurtos tukuk cheuu bandek anan koii ng'endek lakini elemii tabuu kityok ko ng'alekab oreet, ko kor kokichob anyun oranotet konome biik koite koronoton, ko kor oot konyoru alak kibarua chebosemberisiet anan ko yoon kibire bandek, akot kora komaran Yoon kituti ng'endek koyoe noton kotechak koronotet.

Yoche kechop oratinwek chechang ak kitaban olebune bik ii, kitaban koraa elekiloen tuguk kokor koyoe nitet komabit nyosutik cheu mara korieb chito karit ii, anan komaran kochikee bik j kotokor koibengee tuguk, kokor kotoreti nito en loiset en taoinishek cheechen sikor kokoik bik alak kosich napas yon maran koibe tuguk kobaa indonyo, kokor kotoreti nitet konyumyum chiletab kee en taon, ak kochomchi chitugul koib tugukchij asikoit elekomoche sikoit en kasarta nenyolunot ak kotoret kobit okot hewa nekararan, amun yon kachilkee bik ii kobitu oribushek cheterter chekor koyobu tuguk cheibote alak anan komaran kobut tuguk chekamonyolu en taoinishek.

Yon kobet kipandenyun ii koyoche ibo repoten en kap kirwokindet anan owe bakai HUDUMA center sikobit okoite koinutikyuk ak nambaitab kipandet asikomuch koron indonyoru chito nemaran tot koboishen en ngalèkab chorset ii, kotoreton noto sikor kobore kotakoiyai ngalechoto kokoroikoite report inotet akobo betetab kipandenyun, kokor okoitoi ingunon nambainyun ii nebo kipandanoto ak nambait nekiochoben simoit sikobit korkabit kebiruon simoit ok onyorjigee kokor kotoreton notet anan kotoreton HUDUMA center en chikilishet koraa, amun kor kokinyor chito kotindo komoechomchinet ii keibchin kokwoutik en amune sikai konamda kipandet nemanenyinet ak kiityi inendet kele komoche sikobit kochoben tuguk chemonyolunot amun manenyitet kipandet.

Yoche keyochi chikilisiet melit nenotet neimutu bik en beek koyob emotinuek cheloeen sikobit komaiserta kee oil, chekor kaiserta kee kobaa beek ii kotere koristo komotokwo orit amun mi tiongik, kongoter anyun oil koristo komotokwo orit ii kongete tiongik chemi orit komeyo amun motokonyor kabuset kotiengee nematakoit orit koristo koniton anyun kobo komonut keker kele yon inome kowendi melit ii komiten komie simaiserta kee oil, ok keker koraa kele momiten eletindo tabu aketugul nekor koimuch koyai koraa tiongik anan kobik kobet sobonwekwak en beek kokararan ingechikil komakinam keloisen.